Etii enkusuma naremieki nkishunetii tenebo enkisuma nairemishore natum ltunganak engeno peyie etum atuun irmatunda lenye netii si enkisuma eremoto onkishu netii enkisuma naramatieki nkishu teleosho lang.

Keyau eretoto metaa minyal nguesi kutitik natii atua olchamba peyie minyal nkaitubulu nagira abulu peyievetumoki naa nona ngwesi ataaar metaa etuata na ninche.